Ore eneiko eoroto endaa pee eitadoyio asara naidim enkibelekenyata oloingange ayau te nkiremore naa teneitumia; oltungani endaa enye akitikiti neshet oltungani orkompe lenye nepik endaa metaa tenelotu olameyu netii ake endaa store ino nemitoki inakata endaa adoyio ashu asara endaa alotu enkiremore ashu ajingaki atua lairemok le nkiremore

Ore eniko enanarikino pee eyas elairemok pee edim aibung'a olamei wee enchan sapuk tenebo enkijiape Torono naa ore tenkata olamei nemeunishoi neeku edim oltung'ani aikesisho nipik endaa store eno nimitoki endaa oleng ore sii tenkata enchan niyieu niremishi tenkata nairirikino niremishoi ore sii tenkata enkijiape Torono niyiolou irkeek liosh ntokitin inono naa edim enakata ataa etipika ereteni oo narikino pee edim ayima olamei wee enchan sapuk tenebo enkijiape

Ore enkata enchan sapuk ashu tenibelekenya oloing'ang'e pitodolu ajo ketii enchan sapuk, nakidim endaa tenituuno apa temusano, nakidim endaa ainyalayu tolchamba, amu idim neng'oyu, neeku ore rreteni loifaa ashu lonarikino nepik ilairemok, na pitayuni endaa apik store, nimitoki nakata enchan sapuk ainepu. Neeku kenarikino, nepiki stooni.

Ore esiai naasita pee arip enkishui oo ng'uesi orkeek otii emurua ang naa kagira aitukuj iltung'ana esidano oo ng'uesi ashu faida nagira ng'uesi ayaki olosho lee Kenya eyimu kulo tung'ana opuonu aing'or eng'usi tenakop ore sii eunoto orkeek ashu edungoto orkeek mekure edungitoi irkeek temurua nikitii etaa kegira iltung'ana aun neyiolou tipat orkeek naa ena kata mitoki elameitin apuonu oleng

ore entoki nayawua enkibelekenyata oloingani tenkiremore naa kelo nelotu olameyu sapuk naakelo ninyal imbiasharani oleng ore sii doi enchan sapuk naa kinyal siininye ntokitin pii

Ore enaiko peyie ayiolou ajo etaa kesha pe aiteru aunisho, naa ing'or oltung'ani inkatambo, tenetii nkatampo noshi nau enchan, na idim inakata aiteru atuunisho, atuuno irpaek ashu nkwashen atuuno atasioki eton itu iteru asha, ah ore na si patorrono oloing'ang'e nipal eunore, neeku nkatambo oshi nanu aing'or nadol enaa kesha ashu mesha. Ashu ore inkatitin si enchan enaa olapa liong'uan, olapa lioudo, na keunishoi oshi amu nkatitin nenchan nena.

ore irereni lootipikaki tenkaraki enkibelekenyata oloingange naa tendaa tolchamba tenetoito irpayek tolchamba naitayu naa tenetoito siininche mpooshok naitayu muj aya sitoo peeminyala

Ore entaisere endaa naidimi olamei tee Kenya naa kifaa neretena elairemok ebaiki naa irpaek etuno naa kidim irpaek atotoni too olchamba eitu etoi ninepu enkae Shan eitu etoi naa kidim atopoki kake ore entoki naijio mboshok oo nkwashen midim atotoni oleng amu tenetoni oleng tiatua enkop naa kenguoi ninyiala neeku kidim ninye atotone enaa nkwashen orkokoyok tenkata olamei naa kidim atopoku tenesha

ore irereti loo sujutai pee naa kegitai aitengen iltunganak naapeeeyau enchan neeku ore pee epali ilkeek naa mitoki oleyu anyikaki niche iyiook ilmaasai.

ore eishoi kiti naa etaasa intokitin kumok oleng tebiaahara tenkaraki keetae eishoi kiti ilameitinamu kikiti naa esiaitrnena koontini.

Ore enkoitoi nainyiala enkibelenyata oloingange erishata naunishii wenaikesishoi tekenya naa ore enkata naunishii kidim enchan Natasha nenap enaduo ndaa midipa oltung'ani atunoo ore sii tenaa enkata naikesishoi naa edm oltung'ani nikesu endaa ashu enashaki endaa nenguoi teneitu Entau tenkata naishakino apik endaa stores ino

Ore entoki nagira aasa tenewueji, naa maua kuna natuunoki, neeku maua kuna. Itobiraki nedung'i aitobiraki. Netiu ake enaa olikae shani pookin, neeku kaidim nanu atejo imaua kuna, intokiting kuna naitobirieki enkang metaa ketii esidano enkang tenijing'u na kesidai enkang.

Ore enkilepunoto enkolong teunoto endaa na keyau eishoi kiti amu kear endaa neaku metum ltunganak endaa sapuk ana duo enanarikino petum oltungani nimitoku endaa neaku enkiti daa itum oltungani

Ore ireteni otamooki oidim enkijape aibunga, ilairemok naa tenijing oltungani olchamba, kenarikino ninchop inkilani nairusha nikirishie enkijape, amuu ore naa enikinyia enkijape naa ekindim imoyiaritin aibunga. Neaku ore entoki nindim oltungani aitamoo koon naa enindim aibunga naa pee inchop inkilani nairusha pee meitoki naa enkijape aibung osesen lino

Ore intokitin naipirta olingange naimaa ilairemok teunoto endaa, naa indim oltungani atuuno endaa neimin endaa tiatua olchamba amu eidim nemesha enchan sapuk, eidim sii nesha enchan sapuk neya endaa. Ore sii teramatare oonkishu keidim enchan atasha niar inkishu ore sii tenelotu olameyu, naa keidim inkishu aatuata naa tenkaraki olameyu. Niaku nena nyamalaritin eidim iltunganak aaimai

Ore nkasarani naata enchan sapuk na kidim near irkiek near ndakin natuuno ltunganak na ore pepuoi aibooyo nona asarani na teneturi irmutaroni oiboyo enkare pemitoki anao endaa tolchambai nitokini apuo nepiki soitok na kibooyo enchan nimitoki ltunganak atum ngasarani kumok

ore ena siai na kaitiship oleng, ore ebae naitiship teneweuji na iltungana ongira amirisho tosokoni, neinyiangu intokitin niaku embae etipat ena oleng amu kisaidia iltungana amu ketumieki dupoto, na ketumi si iropiani narewieki inkera isukulini netumi si inanyae tiatua ilmareita.

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena bae na kajo nairobi ena na ingarin kuna, niaku town ena sapuk ashu sokoni sapuk ele tekenya, amu ninye oshi eponunye, ngarin kumok ashu iltunganak kumok asie ibiasharani niaku, taon ena ashu osokoni ele sapuk te kenya musima.

Ore ena naa enkaji ena natumieki ashu nadumunyieki loans arashu ilooni ashuu insurance loongarin. Niaku ninye ena. Niaku ore entoki nalotu ndamunot naakayiolo ajo ore iltunganak kumok naa kepuo oshi aayau insurance te town niaku inaaji ena nadumunyieki insurance nidumunyie sii loan oltungani teniyieu

Ore entoki nagiraasa tene naa osokoni ene. Etii iltunganak oomirisho etii iltunganak oomirita irmashungua nemir inkitunguuni. Netii sii ilainyiangak. Niaku sokoni ena ashuu tawon ena naje nagirai aamirishore iltunganak aatmumie faida.. niaku eisidai enabae oleng temurua nikitii amu iltunganak kumok oosita imbiasharani neretie irmareita lenye

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa archives ena, na ketii oltung'ani ogira amir ilainini, etii enkaji namirieki ilainini le Yu, neeku ninye ena Nairobi ena, naa archives enda endawueji endaaji naado, enda ng'iro. Neeku ninye ina natii iltung'anak ogira apuo endaalo netii loponu enaalo, egira iltung'anak aas ibiasharani enye pedupore.

Orw mbaa nayiau oltungani peas emasia na kenarikino niata engeno enamashini naripieki irkarash amu ore iata engeno nikotu ainyangu emashini ino nilotu aripaki ltunganak nkikani naa ore pindipaki ltunganak nona kilani nisumie nkera nidupore

Ore entoki nagira aasa ten wueji naa nkituak kuna nainguaa sokoni, ebaiki naa imbaluyia ashu inooljaluo kuna kituak, ninche oshi naanap intokitin aikunaki iji ilolan aikunaki injo. Naa keetaewueji neinguaa ebaiki naa sokoni enguaa nenapu naa ilolan lenye too lukuny. Nenapi inkulie inkera enapita engura aashuko irmareita lenye.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai, naa kajo enkitok ena netii oltungani ogira amiraki intokitin. Kajo emishiiri kuna ashuu inoshi kutiti poosho naadungudungi aitushulaki ormushele neaku buiashara etii enakitok egira aingoru entoki naisho inkera enyenak. Netii siininye olinyiangani lenye ine wueji